Maũndũ marĩa mehokeirwo thirikari cia mũingĩ nĩta gũteithĩrĩria matũra na ũgitĩri, kũmaheyaga ũgitĩri mwega mũno. Mangĩkorwo matawa marĩa maingĩraga tũmĩbutĩti andũ nĩmeragwo mamamenyerere, akorwo nĩmahora magetana mekĩrĩrwo ngirobu ingĩ. Okorwo matũra mao kana mĩcii-inĩ yao kwĩna ithaka makerwo rĩngĩ macithererie nĩũndũ wa ekinaĩ kwĩhithanagia nakuo metereire andũ. Nĩmateithagĩrĩria mũno na kũhe andũ mandawa ta mathibitarĩ-inĩ ngũngĩkorwo gũtirĩ na ndawa. O nĩo makorwagwo marĩ hakuhĩ nĩgetha makinyĩrie anene ao atĩ thibitarĩ ĩna nĩrabatara ndawa. Oho kũngĩkorwo kwĩna mafuriko ma mbura nĩmamateithagĩrĩria mũiyũro-inĩ wa maaĩ na kũmahe ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire.

Nĩmateithagĩrĩria mũno mũno kũrĩha na njĩra ya intaneti kũheana motungata na njĩra ya intaneti, mũno mĩrĩhĩre-inĩ tondũ to nginya mundũ athiĩ kũrĩa maobici-inĩ mao nĩgetha arĩhwo kana aneo kĩrĩa kĩrabatarana. Nĩmatũmaga andũ wona ma ma kũgerera thimũ ciao, mathiaga makarĩhwo na thimũ ciao, ũkona ona mũndũ ndanate mũthenya wake, ndanate tigiti wake ona kana gũthiĩ thabarĩ ndaihu agĩthiĩ maobici-inĩ mao nĩgetha akinyĩrwo nĩ motungata mao, kana nĩgetha agĩre motungata mau thĩiniĩ wa maobici mao kana arĩhĩre maobici mao, ta ũrĩa tene andũ matũraga maraga raini ona kwara raini mĩnoga ya kwara raini nĩyamanyihanyihĩirie tondũ rĩu wĩ gwaku nyũmba hĩndĩ ĩrĩa wamahe namba yaku ya thimũ nĩmahotaga gũgwĩkĩrĩra kana gũkũrĩha mbeca ciaku thĩiniĩ wa intaneti kũgerera thimũ yaku.

Ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Na nĩ ũragucĩrĩria andũ aingĩ, kana andũ a riika mahoe mawĩra. Kana ona makerũhia mawĩra mao thĩini wa nenda-inĩ. Tondũ mũno makĩria, andũ gwa kahinda gatarĩ karaihu, nĩ marathiaga makahatĩkanĩrĩa maobici-inĩ, ũgatwara marũa maku kũu, na nĩ ũrĩa mwathi mũrĩ aingĩ. Ũkona no marũa manini maroya makamagerera, gũkĩra na magatiga marĩa mangĩ. No kũgerera nenda-inĩ ici tũreheirwo cia kĩrĩu, nĩ ũrona atĩ, wona wĩ gwaku nyũmba waciihũria, wathi nenda-inĩ ciao, wona wahingũra, nĩ ũgũkora ũrĩa maigĩte na ũkahingia. Hau na hau, wona wandĩka ũrĩa ũrenda, kana waihũria, ũkamatũmĩra na ĩkamakinyĩra hau hau. Ũkona nĩ marona ihinda rĩa gũcigerera ciothe, na makoya andũ arĩa maramenda na arĩa marerũhia mawĩra mao.

Ĩĩ nĩ ũteithĩtie mũno makĩria mũno gwa kũheana ikuũ, kana marũa ma gũciarwo na kũhikania oho. Nĩ mateithagĩrĩria mũno. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wona wa wona wakua, mũthenya ũrĩa wakua, mũthenya ũrĩa weka ũhiki, mũthenya ũrĩa waciarwo. Tene mathiaga magekĩra mabuku-inĩ mao, marĩa macokaga magathiĩ makamate kwa ihinda rĩigana ũna makameheria kũu kana makamacina. No rĩu tekinoronjĩ nĩ yokire kũmateithia tondũ, wona wona mekĩra maũndũ maku, rũrenda-inĩ rwa tekinoronjia, mekĩra rĩtwa rĩaku, makĩra namba yaku ya kĩbandĩ okorwo wĩna kĩbandĩ. Wona wathiĩ ũkĩenda, ũthiaga ũkandĩka rĩtwa rĩaku, marĩtwa maku mothe me matatũ, na namba ya kĩbandĩ okorwo wĩnayo. Ũkona nĩ marehe maũndũ marĩa we ũrabatara kuona. Ũkaruthia karatathi kau na ũgatuĩka wa kuoya certificate yaku.

Hakwa no njuge ni hega mũno rĩrĩa ciana irathoma mathomo mau kũgerera mũtambo-inĩ wa nenda ũgĩthoma ũhoro wa, ũgĩthomera o yunibacĩtĩ o yothe Kenya. Tondũ rĩngĩ nĩ wonaga mwana nĩ ekĩrĩrĩirwo kĩrathi hena kĩrathi, kana hena gũthoma marambia mathome thaa igĩrĩ cia cia rũcinĩ, ũkona rĩngĩ mwana ũcio arauma haraihu na thukuru harĩa ĩrĩ , rĩngĩ akahingĩrĩrio, gũgakorwo kwĩna njamu, ngari nĩinyitanĩte mũno, matingĩhota gũkinya. Ũkona mwana agĩthiĩ, akiuga nĩ akinye thukuru, rĩngĩ nĩacereirwo na ithaa rĩmwe, na ndangĩhota gũkinyĩra arĩa makwambanĩtie thaa igĩrĩ. Ũguo kũgerera nenda-inĩ gũthoma nĩĩteithagĩrĩria mũno tondũ ona nĩũgũthoma wĩ mũciĩ, na ũkahota gũkinyanĩra narĩa angĩ me hau mbere ũtagũtigwo na thutha.

Nĩ makũngũagĩra mũno athaki arĩa marathaka mathako matiganĩte ta ma mĩbira, ma mahenya ona mathako ma kũrũa ngundi. Nĩ mamekagĩrĩra mũthenya wa kũmakũngũĩra. O ho nĩ mamaheaga iheo magacoka o ho makamateithĩrĩria na indo cia gũthaka ta iratũ. Okorwo nĩ mĩbira ĩyo nĩ mamateithagĩrĩria namo na makamahe arĩa maramaruta matekũmarĩhia. Ũguo thirikari nĩ ĩkoragwo ĩĩ njega ĩkĩmarutĩrĩra mĩena-inĩ ũhoro-inĩ ũcio wa ũkũngũĩri wao na ĩgatũma athaki mongerere mũno iheo-inĩ irĩa mahetwo itiganĩte. Tondũ aingĩ matihetwo iheo ciothe, kwĩ mahetwo iheo cia gũthaka, kwĩna ona cia gũtengera, cia mũbira, mũbira wa magũrũ na mũbira wa moko.

Thikũ ici andũ nĩ makuhĩrĩrĩirio nĩ moteithio ma naihenya gũkĩra ũrĩa matindaga magĩthiĩ nginya maobici-inĩ marĩa merũhagĩria andũ marũa mao ma gũtwarithia ngari. Tondũ ũthiaga kũu matuka-inĩ manyu, nĩ gũkoragwo na arĩa maheanaga ũteithio wa hakuhĩ. Ũgathiĩ, wona wathiĩ, kũgerera ũtekinoronjia ũrĩa wĩ kĩrĩu, ũthiaga ũkaheana rĩtwa rĩaku rĩa rĩtwa rĩaku, kana namba yaku ya ya kĩbandĩ gĩaku, ĩgakũrehera maũndũ maku mothe, ũgacoka oho rĩu nĩguo egũkũandĩkĩra mũthenya ũrĩa wa wa werũhia, na harĩa rĩu ningi magathirĩra hinya nĩgetha rĩu ningĩ ũthi hau ũthiaga. Rĩu no ũtwarithie nginya ngari ona ũtarĩ na iratathi rĩu rĩa kuonania atĩ wĩna marũa. Tondũ ona wona ũngĩrũgamio barabara, ũthiaga ũkamarutĩra ũkamahe namba yaku ya kĩbandĩ, na makona maũndũ maku mothe.

Ũngĩthiĩ na, ũngĩtua gũthiĩ na thabarĩ ya barabara matũũra matiganĩte. Rĩngĩ ũkorwo ũtoĩ kũrĩa ũrathiĩ, na ũkore nĩwandĩkĩirwo marĩtwa thĩinĩ wa barabara, nĩmagũkũhotithia kũmenya kũrĩa ũrĩ. Ta rĩu ũngĩthiĩ na barabara ũkore rĩtwa rĩandĩkĩtwo Oloitoktok barabara, nĩũkũmenya atĩ nĩ hĩndĩ ũraingĩra itũũra rĩu rĩa Oloitoktok, na angĩkorwo nĩkuo ũgũthiaga, nĩ ũkũhota kũmenya nĩkuo, no ũkorwo ũkĩmenya atĩ rĩu harĩa ũtigĩte nĩ, ũtigĩtie nigetha ũkinye itũũra rĩu nĩ hanini mũno tondũ, tondũ nĩwa nĩ wandĩkĩirwo rĩtwa rĩu rĩa gũkũonerereria kũría ũrathiĩ. Kana okorwo kũrĩa ũrathiĩ no nginya ũhĩtũkire kũu Oloitoktok, rĩgakuonia nĩ hĩndĩ ũrĩ Oloitoktok rĩu no ũthiĩ na mbere kana nĩ wakinya.

Mũndũ nĩ anyitĩkagĩra gwake mũciĩ nĩ ndwari ya na ihenya, ĩrĩa onake mwenyewe ndekuonaga ta angĩrũara, no ĩndĩ nĩ gũka yũkaga, na ĩ ĩkamũhutia na agatuĩka wa gũteng'erio thibitarĩ. Rĩu maũndũ maría mokagĩra ho nĩ atĩ, akorwo rĩngĩ wĩikaraga kũndũ kũraihu na barabara, kana barabara cia kũanyu itikinyanĩirie ikĩro, itiĩkĩrĩtwo rami, kana kana o na cigekĩrwo maramu nĩũndũ wa gũkumĩria haraka, rĩu ũkona mũrũaru ũcio nĩ aikara angĩgakinyio thibitarĩ-inĩ. Uguo thirikari nĩyagirĩire kuona atĩ, barabara ciothe cia mĩkĩra nĩciekĩrwo maramu ona okorwo matingĩhota gũciĩkĩra rami. Mekirĩre andũ maramu, na nĩgetha nginya mũndũ angĩrwara ona ũtukũ nĩ, onagũkorwo gũkiura atĩa nĩ agũkorwo agĩ agĩguthũkio na aheyo motungata ma naihenya marĩa magĩrĩire.

Ũthiaga nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria, wona wathiĩ hau ũkamandĩkĩra marũa na njĩra ya nenda. Ũkamera ndũkinyĩirwo nĩ indo irĩa we ũrendaga, kana irĩa ciagĩrĩrĩire, indo irĩa ciagũkinyĩra ũgacihũra mbica. Ũgaciĩkĩra hau marũa-inĩ mau, nĩgetha nĩgetha mwena ũrĩa ũngĩ wa mamakinyĩra, mahingũra, megũthoma marũa macoke mone indo irĩa maragũtũmĩire, nĩma ti cio. Nĩgetha makwandĩkĩre, magũtũmĩre indo irĩa ciagĩrĩre, na irĩa we ũrendaga.